Maũndũ marĩa maronekana thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ũhoro wa gũthondeka thumu ũrĩa wĩtagwo compost manure kana organic manure. Ũyũ nĩ thumu ũrĩa ũthondekagwo na indo cia kĩmerera indo ta, mahuti marĩa matigaraga thĩiniĩ wa mũgũnda waku, mahuti marĩa mahakũrawo thĩiniĩ wa riko rĩaku, mothe ma irio iria tũrĩyaga ta mbembe kana mahuti, yaani mahuti mothe marĩa matigaraga, matuĩkaga ma gũcokererio handũ hamwe. Wona marĩkia gũcokererio handu hamwe, nĩmacokaga magatukanio na mai ma ng'ombe, na indo ingĩ ta icio na makarekwo maikare kwa ihinda. Maikara kwa ihinda nĩmacokaga gũtuĩka thumu ũrĩa ũthiyaga na mbere na gwĩthondeka o ũrĩa ihinda rĩrathiĩ na mbere. Magaikaikara ta ũguo maronanio haha na nĩmathiyaga makagarũranio nĩ mũrĩmi makagarũranio wega agĩtũmĩra gĩciko gĩake kĩa mũgũnda kana hũma yake, nĩgetha mathiĩ na mbere na kũhĩa. O ũrĩa marathiĩ ona nĩ ũrona haha mbica-inĩ ĩno ya gatatũ, atĩ ũrĩa thumu ũcio ũrĩa ũhĩte nginya ũkanjia kũruta ndogo, kuonania atĩ thumu ũcio no gũthiĩ ũrathiĩ na mbere na kũhĩa. Warĩkia gwĩka ũguo, warĩkia gũkorwo wetereire ihinda rĩrĩa rĩothe rĩega, thumu ũcio ũkoragwo ũhĩte ũũ atĩ ũkoragwo wetereirwo gũthiĩ mũgũnda ,tondũ thumu ũcio nĩũkoragwo wa gũteithĩrĩria mũrĩmi kuona nĩahotaga kũhanda irio ciake na thumu ũcio na igatuka cia gwĩka wega makĩria atagũbatara bataraitha ĩrĩa ĩthondeketwo na chemicals, ĩrĩa ĩcokaga kũrehe mathĩna thĩiniĩ wa mũgũnda, ona kana mwĩrĩ-inĩ wa andũ.

Mbeũ cia ngano nĩ ikũraga na ihenya, kuona atĩ ciendaga kũndũ kũrĩa kwĩna mbura ona kũndũ kũrĩa gũkoragwo na mbũra ĩrĩa yuraga kwa ihinda ĩgacoka ĩgathira ĩkahe ngano ihinda rĩega rĩa gũkũra ona ningĩ gũgacoka gũkagĩa riũa. Ngano ĩhandagwo, ĩbataraga mũgũnda mũcimbe wega, na warĩkia gũcimbwo ũkahurwo wega harũ, ona kana ũkahurwo na moko akorwo ti mũgũnda mũnene na ũgakorwo wĩna tĩri mũingĩ. Warĩkia gwĩka ũguo, ngano nĩ ĩbataraga kũndũ kũu gũkorwo gwĩ gwagũtherio, kũrutwo ria rĩothe tĩri wothe woigananio ũtuĩke mũhinyu mũno makĩria. Warĩkia gwĩka ũguo, arĩa marahanda na matinga nĩ methaga harũ, ĩrĩa ĩitaga ngao ĩrĩa ĩthiaga ĩtemete kamũtaro gaceke, ngano ĩgaitwo hamwe na bataraitha ona ĩgatuĩka ya gũthiĩ ithikĩtwo. Kana mũrĩmi ũrarĩma ngano kanini, abataraga gũtema kamũtaro gaceke mũno, tũingĩ tũnyitanĩte athiĩ aitĩte ngano yake kahora, acoke amĩthike ategũtũmĩra tĩri mũingĩ. Kuma hau ngano nĩ ĩbataraga kgũkorwo ĩkiurĩrwo nĩ mbura yarĩkia gũitwo, nĩgetha ihinda ta rĩa wiki ĩmwe kana ĩgĩrĩ kana wiki igĩrĩ ĩkorwo yumĩrĩte igũrũ. Hau nĩ ĩtuĩkaga ya kũrirwo, nĩgetha ndĩkarengwo nĩ tũnyoni, kuona atĩ ĩkũraga ta nyeki. Kuma hau ngano nĩ ĩbataraga mbura, ĩgakũra na yarĩkia gũthuka hau nĩ ho ĩbataraga riũa, nĩgetha ĩtuĩke ya kũma. Wona yarĩkia kuma ihinda ta rĩa mĩeri ĩtatũ kuma rĩrĩa yahandirwo kana mĩeri ĩna, ngano ĩyo rĩu ĩkoragwo yetereirwo kũgethwo, na no kũgethwo ĩgethagwo na ĩgathiĩ thoko-inĩ.

Mũbango wa SHA nĩ njĩra ĩrĩa thirikari ĩrehete ĩkĩgeria kweheria mũbango ũrĩa ũrakoragwo hau kabere wa NHIF, ũrĩa wa tuĩkaga wa kũrũgamĩrĩra arwaru othe rĩrĩa marwara na ũgatuĩka wa kũmarĩhĩra thibitarĩ. Riu thirikari nĩ ĩrutĩte na njĩra njerũ ũyũ ũretwo SHA, ĩrĩa ĩrakorwo atĩ ĩrarĩhwo nĩ mũndũ o wothe bũrũri-inĩ. O mũndũ o mũndũ ndararĩha mbeca ciganaine mũndũ ũcio ũngĩ, kuona atĩ mũbango ũyũ nĩ ũrathuthuria na ũkamenya mũndũ, ũkamenya mbeca iria onaga, ona ũkamenya abatiĩ gũkorwo akĩrĩha mbeca cigana. Ũkĩihũrio mũbango-inĩ ũyũ nĩ ũragio ciũria mĩthemba yothe, kũrĩa wũikaraga, ũikaraga nyũmba ihana atĩa, kana ona hena mũgũnda wĩ naguo. Wona warĩkia kũheyana rũgano rũu rwothe, andũ magacoka magagũthuthuria, na makona we magũkũhe ũrĩhage mbeca cigana. Koguo, o mũndũ o mũndũ ararĩha mbeca citahanaine na cia mũndũ ũrĩa ũngĩ , rĩu ti ta ũrĩa kũrarĩ na hau kabere atĩ andũ mararĩhaga mbeca imwe mũbango-inĩ wa NHIF. Mũbango ũcio wa SHA ningĩ nĩ koretwo atĩ mũndũ wothe wandĩkĩtwo nĩ thirikari ona kana wandĩkĩtwo wĩra thĩiniĩ wa kambuni, we marĩhi make marengagwo kũringana na gĩcunjĩ kĩrĩa thirikari ĩiguithanĩirie atuĩke wa kũrengwo. mũbango ũcio no ũrathiĩ na mbere na kũrutithio wĩra onakorwo ndũrĩ ũranyita thing'a wega, kuona ati nĩ mũbango mwerũ, na mũbango mwerũ nĩ ũkoragwo na ihinda iritũ ũngĩkanyitithia wĩra wega. Koguo andũ aingĩ nĩ marahũrana naguo, makiuga atĩ ti mwega, no thirikari nĩ ĩrageria ũrĩa wothe ĩngĩka, nĩgetha mũbango ũcio ũtuĩke wa kwagĩrĩra, na ũtuĩke wa gũtũmĩka na gũteithĩriria andũ othe arĩa mena mbeca na arĩa matarĩ, marigitwo.

Ũndũ ũyũ ũroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ũrigitani kana njĩra ĩrĩa ya mbere mũndũ ambaga gũthiĩ wona arĩkia gũkinya thibitarĩ-inĩ. Agatuĩka wa gũthimwo ithimi ciothe mwĩrĩ-inĩ wake, imwe arĩ cio gũtimwo ũrugarĩ, gũthimwo pressure, gũthimwo cukari, ona gũthimwo maũndũ macio mangĩ mothe nĩgetha amenyekane ũrĩa ahana. Ũmenyo ũrĩa ũrabatarania haha nĩ ũkorwo na ũmenyo wa indo iria ciothe ũtũmagĩra rĩrĩa ũrathima mũndũ, akorwo nĩ kũmũthima cukari, ona kana kũmũthima pressure ũkamenya ũbatiĩ gũtũmĩra kĩndũ kĩrĩkũ, nĩgetha ũtuĩke wa kũmũthima, ũkamũthima ũrugarĩ ũkamenya ũramũthima na kĩĩ. Ũndũ ũyũ nĩũthomagĩrwo macukuru maingĩ, ona kana andũ nĩmathomithagio rĩrĩa mathiĩ gũthomera ũndagĩtarĩ na magakorwo na ũmenyo ũyũ. Nĩũteithagĩrĩria muno kuona atĩ mũrwaru arĩkia kwamba kuoywo ithimi ici ciothe, ona aterĩte ndagĩtarĩ kũrĩa arĩ mũrwaru ndagĩtarĩ nĩakoragwo na kwamba kũmenya mũrwaru ũyũ ahana atĩa, rĩrĩa amũtarĩria thĩna ũrĩa arĩ naguo nĩakũragwo na ihinda ihũthũ ona kana nĩ akoragwo na ũmenyo wa kũmenya nĩkĩĩ kĩngĩkorwo, na thĩna kuona mũrwaru ũyũ nĩakoragwo na ithimi ciothe, na koguo ndagĩtarĩ nĩarecirĩrĩria thĩna ũrĩa ngĩkorwo naguo. Na ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno kuona atĩ ndagĩtarĩ ona amutũma athiĩ agacekwo makĩria nakũu laboratory -inĩ, nĩakoragwo na ũndũ wa kũmenya mũrimũ ũcio ũngĩkorwo ũrĩ ũrĩkũ. Na koguo ũkamũteithĩrĩria gũkorwo agĩthondeka mũrwaru wake wega, na agakorwo akĩmũhe ndawa iria ciagĩrĩire, nĩgetha ũndũ ũcio kana thĩna ũcio ũtuĩke wa gũthira na atuĩke wa kũhona ona ihenya.

Rĩrĩa ndona ũũ thĩiniĩ wa mbica ĩno, ĩroneka ta arĩ mbica ya mandagĩtarĩ arĩa maroneka me kĩgomano-inĩ, ona hakoneka handĩkĩtwo mandĩko na gĩthũngũ, marĩa marauga Accelerating Health Tech for a digital first Africa, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũndũ wa naihenya kana ũkũria ũrĩa ũrathiĩ ũkoretwo ho thĩiniĩ wa rũhonge rwa thibitarĩ, ũgĩtũmĩra tekinoronjĩ ĩrĩa njerũ ya ndigito, gũthondeka mũndũ ona kana kũmũthũrima gũkorwo ĩrĩ njĩra hũthũ. Ũndũ ũcio nĩũrageria gũthiĩ ũkũrĩtio thĩiniĩ wa bũrũri witu wa Abirika, ona mabũrũri mothe marĩa marĩ thĩiniĩ wa Abirika, nĩgetha ũteithĩrĩrie kũnina ikuũ nyingĩ, ona kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩtuĩkaga ya kũhatĩrĩria andũ. ĩrĩa ĩngĩhũranwo nayo na ihenya, na andũ acio matuĩke a kũhona naihenya na ikuũ citige kuoneka ciĩ nyingĩ ona citige cia kuonekana nyingĩ. Ũndũ ũcio wa tekinoronjĩ nĩ ũteithĩtie mũno kũona atĩ, na hau kabere ũrĩa gwakoragwo kuona nĩ gũkĩte ithimi nyingĩ cia mĩthemba mĩingĩ iria ituĩkaga cia gũthima mũrũaru na ihenya mũno ona kũmũtangĩkĩra na ihenya mũno. Ũndũ ũcio ũgakorwo ũteithĩrĩirie mũrwaru gũkorwo arĩ hatĩka-inĩ ya gĩkuũ, ona ingĩ marĩkia gũkorwo magĩtũmĩra macini icio cia tekinoronjĩ magatuĩka a kũhona naihenya, ona kana mĩrimũ ĩrĩa marĩ nayo ĩgatuĩka ya kũonekana na ihenya. Na ndagĩtarĩ agakorwo atua matua akũhũthĩra njĩra ĩrĩkũ, nĩgetha agũthondeke nĩgetha mũrimũ ũcio ũtuĩke wa kũhona, na acoke…

Maũndũ marĩa maroneka thĩiniĩ wa mbica ĩno, gĩkĩ nĩ kĩgomano kĩrĩa kĩroneka kĩharĩrĩrio na gĩgagĩkinyio nĩ atongoria anene ta Minister wa ũkinyanĩria, ona andũ arĩa makoragwo rungu rwake ona ma secretary othe arĩa makoragwo rungu rwake, arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ, nĩgetha makorwo makĩarĩrĩria maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo thĩiniĩ wa ũhoro ũyũ wa ũkinyanĩria. Ũhoro ũyũ nĩ ta ũhorwo gũtũmĩra nenda iria cikoragwo kuo ta Facebook, TikTok, Youtube ona kana Google thĩiniĩ wa mũndũ mothe. Ho nĩ haroneka handĩkĩtwo harĩa thutha WIFI free, ũũ nĩ kuga ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ĩtũmĩkaga rĩrĩa mũndũ araingĩra nenda-inĩ cia ũkinyaniria, na makauga ũndũ ũrĩa mangĩkiarĩrĩria ũndũ ũcio wĩ wa tũhũ, nĩgetha andũ aingĩ makorwo me thĩiniĩ wa kindũ gĩtagwo ũkinyaniria, matagũkorwo magĩbatara gũtũmĩra mbeca nyingĩ. Ũhoro ũyũ wa Transformation of Lives kana ũrĩa mĩtũrĩre ĩngĩcenjio kũhĩtũkĩra ũkinyanĩria, nĩ ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio kaingĩ mũno, kuona atĩ nĩ ũhoro ũrĩa ũkĩte nĩ getha ũteithíĩĩrie andũ aingĩ, arĩa maikaraga kũndũ kũrĩa gwĩ thĩiniĩ mũno, kũndũ kũrĩa matakoragwo magikinyĩrwo nĩ ũhoro naihenya mũno, nĩgetha makorwo magĩteithĩrĩrio nĩgetha ũhoro ũkamakinyĩra na ihenya mũno, na magakorwo magĩteithĩrĩrio mathĩna-inĩ marĩa mangĩkorwo namo. Mathĩna marĩa maumanaga na maũndũ ta maya, nĩ ũhoro ta wa mĩrimũ, ona kana kũngĩrwo na ng'aragu andũ acio nĩ magũkorwo makĩmenya na ihenya, no rĩrĩa mĩtambo ĩno yakinyanĩrio...

Rĩrĩra ndona ũũ tondũ ũria wĩ thĩiniĩ wa mbica ĩno, ona mandĩko marĩa maroneka ho, makiuga ũrĩa Kenya ĩgakorwo kwa mĩaka ĩyo ĩroka ta mĩaka forty ĩgũka. Ona kana makĩgeria gũthondeka mbica ũria bũrũri wa Kenya ũgakorwo, kana ũrĩa ũgakorwo ũcenjetie thĩiniĩ wa ukũria. Nĩ maroneka nyũmba ciakĩtwo na mĩakĩre ya kĩrĩu, ĩrĩa ĩgakorwo igiteithĩrĩria nyũmba ici cikorwo ciakĩtwo ĩgĩtũmĩra mĩtambo ona kana nyũmba icio cikorwo ciakĩtwo na njira ũũ atĩ, ciĩna mĩtambo miingĩ ona nĩ cira sense danger, ona kana ũgwati o wothe ũngĩũka. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo kuo kuona atĩ tekinoronjĩ ĩrĩa ĩrathi ĩna mbere ĩkũrĩte, o ũrĩa tũrathiĩ, na koguo ũkĩringithania igũrũ rĩa mĩaka ta forty ĩgũka ta rĩu, bũrũri wa Kenya nĩ ũgakorwo ũgĩtũmĩra tekinoronjĩ ya igũrũ mũno, ĩrĩa ĩgakorwo icenjetie maũndũ maingĩ maũndũ ta ma ũkui, kũrĩa gũgakorwo gũthondeketwo ngari cia mĩthemba mĩingĩ ona kana njĩra nyingĩ cia ũkui, iria cigakorwo ciĩ cia naihenya mũno makĩria ona ikanina mĩhatĩkano ĩrĩa ĩkoragwo kuo barabara-inĩ, na kuona atĩ andũ magakorwo magĩkinya kũrĩa marathiĩ na ihenya mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ta waki wa ũhoro wa manyũmba, nyũmba cigakorwo cigĩakwo na njĩra ya kĩrĩu. Nĩ cigakorwo cikihota gwĩtiria nditi nyingĩ cia gĩthingithia, nyũmba icio igakorwo nĩ irahota kũmenya ona gĩthingithia gĩgũka, ona igatuĩka ciakũ alert ona kana ciakwĩra andũ, kwĩna ũndũ mũru ũngĩũka na magakorwo marĩ a kwĩgitĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ta ũhoro wa thĩiniĩ wa mathibitarĩ gũkorwo kwĩna macini cia kĩrĩu cia gũthũrima na kũrigita andũ naihenya mũno makĩria.